ore ena siai naa irmandasini. ore eyiarare oormandasini naa entoki emaana. ore ena naabiashara, tenibol ena, naa ketum osokoni sapuk oleng, temurua arashu tooltunganak otii around iyie, ore kulo kinyiang'uni kulo too nkolong'i pokin toosaai pokin, nisulaki enkata entedekenya, amu ore irmandasini naa ninche itumia iltunganak kumok oleng ainosie shai anaa breakfast asubui.

ore kuna naa inaishi oolotork, ore enaisho oolotorok naa irkeek maate. ore kuna aishi kebak oltungani oota shida orgoo, oota shida enkoriong',oota akeyie shida osesen, nintushulaki irkeek lentim. neyieri ore ake pee itokitok, nitushulakini aapik inkijikoni are naa kebak oltungani. ore siii keeta osokoni am keikumok iloreren arashu iltunganak ooyieu kuna, nemetumito neeku tenipik ena toki anaa biashara arashu tenintobir tiatua emurua naa ketum osokoni sapuk litumie enkosholai osaabu.

ore entoki nagira aendelea atene naa utamaduni. ore utamaduni naa irkuaaki ooltuganak opaasha, ore irkuaaki loo ltunganak arashu culture naa entoki nimitaunoyu tiatua oltungani. ore kuna naa ntokitin naas iltunganak anaa utamaduni enye toonkoitoi napaasha. etiii iltunganak loos ena siai, tenkaaki sherehe, ees esiai tenkaraki egira aitudumu orkuaak lenye, neitoki aas tenkaraki impukunot naapaasha. tenidol iltunganak eesita intokitin nijo kuna naa utamaduni egira aitushulaa arashu ailepunye pee etumi aibynga temurua elelo tunganak.

ore paa enetipat ebae naijo ena te murua, ore nena naa utamaduni. ore culture arashu dance oltung'anak naa kepuku torpukunei opaasha, keesi siaitin neijo kuna too nkolong'i esukukuu, too nkolong'i ekiama, too nkolong'i e arusi, too nkolong'i emuratare, arashu too nkolong'i naanyuni ilarikok lemurua. ore ena tenidol eesitae ena, naa culture egira iltung'anak aaidumisha neilepunye toomuruai pee eilepunye tolosho lenye.

ore entoki nagira aasa naa iltunganak oishopo utamaduni oogira aarany. ore ena ranyare keranyita kulo tunganak tenkata e sukukuu arashu tenkata entoki sidai nagira aasa temurua. ore ele kishopei naa kishop iltunganak utamaduni enye, eishaakino arashu ilinkana we murua enye arashu anaa orkuaak lrnry, tenidol ena, naa iltunganak oogira aisherekea te sukukuu, negira aasipakino entoki nataase ina olong'.

Ore ena naa enkuku, ore nkukui naa ntokitin arashu mali nifuga enaa nkishu ninjo endaa, ninjo nkariak, niisuj pee metum arashu pee metum entoki najo payapayan. Ore kuna naa kemiri too nkotelini sapukin, nemiri to mbuchari, arashu too ntaoni. Ing'asa aitokitokie kuna, nikesu lelo papit lenyenyek nitumoki atadung'dung'o nintadoiki atua emoti aisuj, ninjo eyiara toldakikani kutik nidung'dung' nitumoki aikaranka nepik metaa endaa nanya iltung'anak arashu nimir te nkoteli.

Ore ele naa osokoni, ore osokoni, naa ewei nepiki indaiki naapasha peyie etum ilainyang'ak intokin enye anaa kulingana anaa entoki eneyeu. Ore entoki natii ene, naa ilmatunda, ketii sii olmwogo, netii olpapai, netii water melon, netii esaani arashu enkarai natii empoosho, netii emprokati naipimieki kuna poosho. Ore kuna naa intokitin osokoni, kimirakini anaa impesai niata.

ore ena siai na kekiti tenkop ang amu entoki neton eitu eyiolou iltunganak temurua ang' aajo maana enye ena. arashu, muhimu osokoni lena. ore ena siai naa entoki kiti oleng te nkop ang amu meyieu iltunganak intokitin naijo kuna, arashu eton eitu eyiolou iltunganak, umuhimu ena. ore umuhimu ena toki naa kisho, oltungani arashu kilepunye biashara ino igira aifuga kuna tokitin enaa snail pee itumoki atimira abaadae tenebulu.

Ore ena naa enkisuma, ore entoki nalotu indamunot aainei naa ilarin kumok apa ootulusoitei atii arashu aimarita ena rishata. Ore erishata arashu inkolong'i apa naimayiei tena naa inkolong'i sidan. Ore enkisuma naa entoki emaana toltung'ani, te emurua arashu teeyie makewon. Ore enkisuma naa keibelekeny' maisha, nekintodol intokiting' naalakua, nikiya iloshon arashu inkuapi napaasha nitu ilo nidol intoking' nitu aikata idol.

Ore ana siaai naa noo ldakitarini, ore imbaa niiyeu arashu entoki niyeu niyas piiyolou ana siaai naa sukuul ilo, ore sukuul naa enkisuma nemelo abori ill'arin oong'wan arashu okuni neilep, ore ena naa esiaai nilo aas arashu inkisuma nilo aas te mborakinoto oleng nitaaniki ormwalimuni oas ana siaai peyie iyolou sii iyie taisere ataasa, ore ena naa entoki nanyorr pooki ng'ae peetumoki ataa oboo odupore emurrua arashu oboo oasaki emurria arashu oloshoo peya sirkali eaku oldakitari leenkwapi eboo arashu ololoshol lenye egira ailepunye eramatare arashu esiaai emaisha too ltungana, ore ena naa esiaai naipimi ltungana, kimpimi osarge, nikimpim puresha arashu esiaai esukari naa keyeu ena siaai oo ldakitarini enkarriyano sapuk.

ore ena siai naa esiai oormalimuni, ore ena naa keyieu eworikinoto neyieu enkisuma sapuk oleng pee itumoki aisuma kulie tunganak, niboloki ilukny ashu nkoitoi, metaa iltunganak lemaana taisere. ore ena kataasa apa, ore ewueji nataasie, nakataasa apa ena pee aidip enkilasi e ong'uan enaa sekondari, nalotu aisaidia sukuul ai apa naidipa. aisum inkera enkilasi eare one nabo nedoyio, ore ena naa enkisuma, ilotu autaki iltunganak ooyie nisumi, ore ena kataasa apa agira ashukoki sukuul enashe eton eituu atum imakisi aiinei pee alo college

ore entoki naibelekeny ena bae tenkop ang, naa nkampunini arashu ilainini tofauti oopuonu, ore ena naa ewuei neibookieki arashu ewuei nilakie tikit, pe itumoki shomo olosho le narok, arashu olosho le bomet, arasu irulie oshon ake opaasha, eimu ena station. ore ene naa enkopis nilakie ina tikit, nikinchori e receipt ino we ntikit nitalaa, niyanyu egari nallo ina kop. ore tena kata etaa kumok inkopisini naas ena siai neeku kegira biashara ailepu, neyau challenges kumok, kegira iltunganak aitalaku intkiti too nkoitoi napaasha. neeku ina nagira aisababisha pee gira ena toki aibeeleknya toolosho.

ore entoki nadamu tenadol ena siai, naa kadamu apa inatitin nara orkijanai, arashu nara kiti. ore apa nkatitin aainei ara oti ,atii sukuul eabrori, mpaka nalotu alo sekondari, naa kanyor apa ewui apa netii iltunganak oorany. ore eranyare naa kepuoi anaa inklaabi, ilo anaa idaansi oo wueitin neepaasha anaa isukukuuni, naa kanyor apa ore ena siai, naa entoki naitodolu kitisho oltungani. entoki naitodolu erishata naaim oltungani, erati, ishoo ntoiwuo arashu itabayie larin tomon imiet odukuya, ishoo ntoiiwuo orusa metaa oltungani leboo olo aduaki kewon intokitin napaasha.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa esiai arashu enkata nagol naimaa oltung'ani tene arashu tenemoyu. Ore ena, enkata nemeng'uarrayu toltung'ani, niminyor enetum oltung'ani lemurua inyi arashu likae ake. Adamu arashu aimayie sinanu intokiting' naijo kuna, naa kegol temaisha epooki ng'ae.

Ore dupoto nayaua safaricom olosho le Kenya arashu imurian arashu inkauntini naa keyaua dupoto oleng', iteleliaa enkirriwaroto ooropiyiani ibeleknya sii etaa irriwaa impisai imuruan pookin niyieu tesaa niyieu netum oltung'ani lino arashu elatia ino tina saa ake. Etaa sii kesidai ina, naa ore sii enkae ketipika sii metaa mirriwaa iropiyiani akeduo niimin aikounaki neija.

Ore entoki nagiraa aasa tene na ketii aldaktari netii sii enkerai. Ore ena naa kegiraa ele nkitarii aitibu enkerai arasho aramaat nkerai natijile. Ore ena nkerai nee nkaina natijilee. Kegirai ninye aeen arashuu kepeer nepikaki simiit arashu mbandejii egiraa airiid enia ainaa enye natijilee pee etuomokini ashoo eramatata nasipaa pee eloo enia ainaa aloo aishuu.

Ore eninko teniisum oltungani metsyolo enasiaai, ore enaa siaai naa esiaai embenki, ore esiaai embenki naa keeta esiaai sapuk arashu keeta esiri nagol oleng ,teneisum ltungani metayolo nitaayo oltungani oashisho te mbenki naa kaingas autaki ltungani teneasi ena siaai, ore esiaai embenki naa ituum lkastomani opaasha arashu irkumok ooyeu neishori huduma enyee to nkoitoii napaasha, ore enkae niindim sii ataa kaiboloki olrungani anaa account miinoto niutaki arashu nilik enkishaa naata ina account.

Ore paa enetipat peeias ena baye, ore ena baye naa enkisuma ore enkisuma naa entoki etipat temurua, tolosho arashu toltung'ani makewon. Ore enkisuma, entoki nikiboloki inkoitoi kumok kibol sii elukuny'a nikibol nkony'ek tayiolo intokin sidan ontorrok naagira aiendelea, kiya enkisuma inkadoru, nilo inkuapi nitu aikata ilo, nitumore iltung'anak lito aikata idol arashu linyorr oshi tenitum tena maisha. Ore ena enetipat te pooki tung'ani arashu toonkerra arashu toltung'ani lemurua.

Ore ena siai naa esia eishoi, ore enikunari esia eishoi tolosho lormaasai naa kepaashari amu ore enkumoi ormaasai naa kesujita apa enikunari emila arashu orkuak lang'. Ore iyiok naa ketumi oshi taata eshoi o ntasati eisho ntasati kumok to nkang'itie ene enilo ailing'anisha o ntasati orkulie oreren amu ore inorkulie oreren naa keishi too sipitalini kake ore ntasati arashu ntasati ormaasai te murua ang' naa ore enkumoi enye naa too nkang'itie eisho. Neeku ore enikunari ena kekintoyiu iyiok intasati oleng' too nkang'itie aang'.

Ore entoki naibelekeny ena bae tenkop ang arashu te murua ang, naa ore ena naa esiai e nkisuma. Ore esiai e nkisuma naa entoki e maana toltung`ani, arashu te murua neisulaki iltung`anak ooti arashu, neisulaki oltung`ani otii erishata nayieu neisuma. Ore entoki naibelekintita enkisuma te murua ashu too loshon pookin naa digital. Ore tenakata digital naa ninye naeta enkisuma to losho le Kenya metaa ketii aaku entoki e dukuya, arashu entoki e muhimu oleng, arashu entoki naloito dukuya te haraka, arashu te ng`olon arashu too nkoitoi naagol. Niaku ore ena kegira aibelekenya enkisuma aasuj esiai e digital.

Ore eng'eno niyieu peias ena siai, na ore eng'eno edukuya naa, enkisuma. Ore enkisuma, naa ore enkisuma ositima arashu enkisuma ofundii, na enkisuma nimilo tiabori ilarin okuni, arashu waare onusu. Ore ina, enkisuma na lasima pimaa, pitumoki atayiolo ataasa ena. Ore ena, nemesiai nalelek. Esiai nagol, naa esiai si nilo apik maisha ino batisho.

Ore ena siai na esiai esolor, ore solar na entoki naitumia enkolong pee ishoru elight ashu pishoru enewang, nepok iltai, ore enaiko pisum oltungani peyiolou ena, arashu pisum oltungani peyiolou ena, na ilotu oltungani aiboitare oltungani oasita ena siai, oltungani oisomea ena siai niboitare piyiolou ashu pidol enaikunarita ena asita, ore ena na kaiboitare ofundi ariak oyiolo atasa indipa sie aimai sukul, tolarin kumok nikisumi ena toki niyiolou, ore enkriano nadupa na tenimpangu tesukul, nilotu aboitare ofundi ariak osita ena ,pitumoki sie atayiolo.

Ore ena, nolduka obo yioloti enaa naivas. Ore ele duka, na olduka sapuk otii pooki toki nayieuni arashu pooki toki nayieu ilainyang'ak. Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, na ore ildukai kumok arashu ildukai sapukin lijo kulo, na keeta batisho. Ore batisho nabo, na enoorpurrisho. Ore ena, na kenyor irpurrisho aetu tonkatitin pookin, amu ewuei netumie ropiyaiani, ewuei si netumie idaiki arashu ntokitin emaana, naata impisai kumok, teneponu tenepurroo. Neeku ore ena, kadol enaa entoki natii batisho. Nadol enaa, entoki napik iltung'anak arashu ilaasak batisho, tenkaraki erripore narripi nena masaa.

Ore entoki nadamu tenadol ena , ore ena naa kenya power ore kenya power naa enkampuni sapuk oleng to losho le kenya naa ninye nagira isho iltung`anak iltaai arashu ninye naishorita iltung`anak ositima ore eneimunyie ena e ositima naa keimunyie enkaree nepiki mashinini sapukini atua enkare naa naikurikurie naitamanaa naa ninche naishoru ositim. ore ena kadamu ajo ninye oshi naisho iltung`ana arashu imoruan sapukin e kenya ositima olaakini too nkolong`i arashu tenebaiya musho olapa nilak oltung`ani mpisai amu kitipikakaki e meter naa ninye naisum mpisai arashu idadi oositima nintumiya.

Ore ena naa esiai nayieu enkisuma, neyieu enkarriyiano sapuk neyieu niboitare iltung'anak ootaasa esiai nijio ena tenkata naado. Ore ena naa esiai namaata nanu eng'eno amu eton itu aisumare, arashu itu aikata atum esiai nijio ena nataasa, arashu itu atum enchipai naasie esiai nijio ena namaata eng'eno amu ore ena naa keyieu iltung'anak arriyiak oleng'.

ore entoki nagira aasa naa iltuganak ootii darasa, ore entoki naasita kulo tunganak naa kegira aisuma, ore ninche kegira ninche aisuma ashu aisum ibukui peyie etumoki aanoto engeno. ore engeno naa entoki etipat oleng te maisha oltungani, arashu te murua. naa ore kulo kegiraa ninche aisum intokitin naapuonu aibelekeny maisha.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa oltung'ani oiriwarita iropiani arashu nanu oiriwakita oltung'ani arashu obo lang' le murrua oiriwakita iropiani. Ore ropiani arashu ewuei niriwarieki naa eimu safaricom. Ore Safaricom neyautua apa esiai nalelek oleng' tena alo arashu tesiai naipirta enkiriwaroto o ropiani arashu tewoshoto esimu. Neeku ore ena aasita arashu nagira aasa tene wuei naa ekiriwaroto o ropiani egira airiwaki obo lang' oyeu arashu egira otoomonuo msaada.

Ore ntokitin nadolita tene wueji, naa kadolita network e safaricom, nadolita wifi, nadolita esaa naibung`ita arashu esaa naitodolu tenewueji. Nadolita olbetiri, nadolita mpisai nairiwayie oltung`ani airiwaa too namba nimifaa etushukuoki, adolita sii ntokitin arashu esaa naitodoluaki nadolita ewueji naitodolu camera.

Ore ena siai, naa ore ena naa sukuul ore ena naa entoki niimayie arashu naimayie poki tung`ani ebulu. Ore ena naa nursery, ore nursery naa ewueji nitumie oltung`ani enkisuma enye tiabori. Enkolong e dukuya ninteru sukuul naa tene interu ore ena naa entoki nataasa too larin kumok oo tulusoitie, ara sii nanu oti eton aa kagira aiteru sukuul. Eisidai enkisuma to oltung`ani arashu te maisha elikae tung`ani taisere, ekiboloki nkoitoi inonok.

Ore paa enetipat ena siai te murua ang, naa nabo ore naboisho naitutumi ntoyie naa keisaidia neibelekeny maisha enye. Ore entoki naijo ena naa keboloki ntoyie arashu ntasati maisha arashu enkoitoi sidan. Ore ena kemitiki ntoyie kiama nasieku, kemitiki emuratare, nemitiki enkimina naimin nelaikino aatototni tiatua olkuak lenye enitutumi ntoyie nigurakini esiai, naa iltung`anak le maana te murua, iltung`anak ooduporeki naa iltung`anak oibelekeny e murua ashu nkang`itie metaa wuetin taisere neepuoi.